Ĩno nĩ kambĩ harĩa biacara ngũrani ngũrani irathiĩ nambere, harĩ na matuka ma kwendia indo cia kũhũthĩra o mũthenya omũthenya, harĩ na akui a gũkua na nduthi, arĩa makuaga andũ na angĩ magakua mĩrigo, harĩ na andũ a gũcinĩrĩra na thitima macinagĩrĩra cuma, harĩ na andũ a kũũrũria indo cia kwendia, harĩ na akui a gũkuua mũingĩ, arĩa makuuaga na matatũ, na angĩ makuuaga na ngari mũthemba wa taxi.

Maya nĩ marũa, ma kũhoya ũteithio wa mbeca wa kũrĩhĩra gĩthomo kĩa university, kĩa mwanake wĩtagwo Brian Kĩreru, wa kuuma kũrĩa Olkaria. Brian andĩkire marũa maya mweri ikũmi na kenda, wa Ndithemba, mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, Brian arathomera thukuru-inĩ wa JKUAT na areka kothi ya gĩbengi na mbeca, na arĩ mwaka-inĩ wake wa kana. Brian arahoya ũteithio ũyũ na mbeca ici cingiuma, arenda cigekĩrwo bengi-inĩ yake ya Cooperative.

ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ ũrĩa ũgendi ũkũrĩte bũrũri-inĩ witũ wa kenya. Mbica-inĩ ĩno ngona andũ a mabũrũri matigaine, macerete bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na mũno mũno mwena wa ũkabi, magathiĩ kuo na makamenya ũrĩa andũ aitũ a ũkabi maikaraga, ũrĩa marĩaga, ũrĩa mehumbaga, na ũrĩa maikaranagia na ndũrĩrĩ iria ingĩ. Ningĩ ngona, andũ aya mehumbĩte mathaga, ma kuma ũkabi-inĩ koguo ngona gũkũra kwa rũrĩrĩ rwitu na kũmenya ũndũire witũ wa ũkabi nĩũrathegea nginya mabũrũri ma na nja.

Mbica ĩno nĩ mbica mũthemba wa x-ray, na ĩhũragĩrwo thibitarĩ. Mbica ĩno ihũrĩirwo thibitarĩ-inĩ wa gĩthomo kĩa igũrũ kĩa wa Jomo Kenyatta na ĩronania mahĩndĩ ma guoko kwa ũrĩo na mahĩndĩ ma guoko kwa ũmotho. Kaingĩ mbica ĩno ĩhũragwo rĩrĩa mũndũ aunĩkĩte, na ndagĩtarĩ endaga kũmenya nĩ ha haunĩkĩte nĩguo amenye ũrĩa hekũthondekwo. Kaingĩ hathondekagwo na kuohwo, kana na kũheo ndawa cia ruo na ndawa cia kũhonia na ihenya.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ arutwo maronekana marĩ kĩrathi, magĩthoma, na nĩ maronekana makĩhũthĩra njĩra cia kĩĩrĩu, cia gũthoma, amu nĩ nĩ maronekana makĩhũthĩra mũtambo wa kombuta, gũthoma, tondũ nĩmarathoma gĩcicio-inĩ. Ningĩ oho, nĩ maronekana marĩ na tũramu, na mabuku, na thimũ ciao, makahũthĩra cio gũthoma. Oho nĩ maronekana marĩ na ngũbia cia kwĩgitĩra mĩtino ya mũtwe, nĩguo mũndũ ndakagũthwo. Oho nĩ maronekana nĩmekũnyuaga cai.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mbũri, mbũri nĩ irĩ bata mũnene mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa ũgĩkũyũ. Ũndũ wa mbere, nĩtũrĩithagia mbũri nĩũndũ wa iria rĩacio, mbũri nĩ irĩ iria rĩega, na nĩ rĩ hũthagĩrwo ta dawa. Ũndũ wa kerĩ, nĩtũrĩithagia mbũri nĩũndũ wa nyama ciacio, nyama ya mbũri nĩrĩ cama mũno. Ningĩ nĩ twendagia nyama ĩyo, tũkeyonera mbeca, cia gũtũtindĩka mũtũrĩre-inĩ. Ũndũ wa gatatũ, nĩ atĩ nĩtũrĩithagia mbũri nĩ tondũ nĩihũthikaga rĩrĩa tũrathiĩ kũracia

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ũũ, nĩ kuona ũrĩa gĩthomo gĩtheremete bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, na ngona gĩkeno gĩa ciana ici, rĩrĩa cirathiĩ gũthoma, ngamenya atĩ, ciana ici nĩikũgĩa na rũciũ rwega, na rũciũ rũgacĩru, na nĩ makahota gwĩteithia gũkũria o enyewe , na gũkũria bũrũri, ningĩ gũkũria aciari ao. Ningĩ ngakenerera kũmenya atĩ ciana ici, nĩigũtuĩka ũtonga mũnene mũno wa bũrũri.

Kahũa gakũraga mũtĩ-inĩ wa kahũa karĩ mbegũ na ũũ nĩguo kagethagwo, kahũa karĩa keru gakoragwo karĩ ka rangi mũtune na nĩko gatuwagwo. No maita maingĩ nĩ gatukanaga na kahũa karĩa gatarĩ keru, arĩ ko ka rangi wa nyeni na kahũa karĩa komũ ka rangi mũirũ. Gatatwarĩtwo kambĩ-inĩ kũgũrwo, kambaga gagathuranio gakeheranio kahũa karĩa keru na karĩa gatarĩ keru nĩguo karĩa keru ka rangi mũtune gatwarwo kambĩ-inĩ nĩguo gakendio.

Niĩ ĩngĩenda kana ĩngĩbatara rũnĩ rwa kũhĩngũra biacara, ĩngĩenda kũoya rũnĩ kuma kũrĩ Sacco nĩ ũndũ wa ĩtũmĩ ĩci; gĩtũmĩ kĩa bere niatĩ marĩhi ma njoherera ma rũnĩ rwa Sacco makũragũo marĩ ma thĩĩ, ningĩ Sacco nitũheyaga ihinda ĩnene na rĩandandũku rĩa kũhota gukũrũo tũcoketĩe mbeca cia rũnĩ na njoherera. Ningĩ ũhoro ũngĩ nĩatĩ Sacco nitũrihagia thogora munĩnĩ mũno wa mũtungata maũ ma rũnĩ

Andũ aya marĩ haha maroneka magĩtara mbeca iria cironeka cirĩ mbeca cia gĩkundi. Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩguo gũkinyĩrĩria atĩ mbeca iria irutĩtwo nĩ amemba a gĩkundi, nĩ ciakinyanĩra. Ningĩ, nĩ maronekana mbeca ici ciao mahũthagĩra kũheana ciĩ ta marũni, ma gĩkundi, makahota gũĩkũria o ene, kĩ-mbiacara, kĩ-wĩra, o na ningĩ kĩ-mũciĩ no mahũthĩre mbeca icio kũrĩha cukuru, kana kũrĩha mabataro mao mangĩ.

Ũndũ ũyũ ũroneka, arĩ igongona rĩa kũigĩrĩrwo thũmbĩ, rĩa mũndũ ũrĩkĩtie gĩthomo gĩake kĩa university. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ ũyũ wĩkagwo ũũ, mũndũ ũrĩa ũrĩkĩtie thukuru, na akaigĩrĩrwo thũmbĩ, nĩakenagĩrĩrwo mũno nĩ aciari, kanitha, na andũ a itũra, nĩ mamũceragĩra, makamũhe iheo, makamũhe mataaro marĩa makũmũteithia gũthiĩ nahau kabere. Ningĩ, nĩ eragĩrwo kũrĩa angĩona wĩra nĩguo ahote, kwĩethera mbea ciake.

Ũyũ nĩ mũcoro wa kwonania mahũthiro ma mbeca wa mĩeri ĩtandatũ harĩa mũndũ ũyũ ahũthĩrĩte ngiri magana mana ma mĩrongo mũgwanja na igĩrĩ, magana mana ma kenda gaturumo ĩmwe ithathatũ. Harĩ mbeca ici mahũthĩro ma kawaida ahũthĩrĩte gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda na kenda harĩ icio ngiri magana manna ma mĩrongo ĩtandatũ na ithano magana matatũ ma mĩrongo ĩnana na mũgwaja gaturumo ithatũ ithano ,mbeca irĩa ahũthĩrĩte kũrĩ arata na andũ a nyũmba yao nĩ gĩcunjĩ kĩa ĩmwe iria harĩ ngiri ithathatũ magana manana ma ithano gaturumo inyanya ĩmwe. Mbeca irĩa ingĩ itigarĩte cia mabataro ngũrani nĩ thĩ wa gĩcũnjĩ kĩa ĩmwe harĩ igana irĩa imagana merĩ ma ikũmi na ithathatũ.

Ũyũ nĩ mũtambo wa thimũ wa bengi ya KCB ũrĩa ũteithagĩrĩria ahũthĩri aguo gũtũma mbeca thimũinĩ, gũtũma mbeca kuuma bengi ya KCB nginya bengi ĩrĩa ĩngĩ kũgũra mbeca cia kũhũra thimũ, kwĩgitĩra, kũruta mbeca ona ningĩ gũkonania nĩgũteithagĩrĩria mũndũ kũrĩha kana kũgũra indo kuuma matukainĩ na kũndũ ngũrani ngũrani, ningĩ oho nĩharĩ na handũ ha kũrĩha cukuru. Oho bengi ĩno nĩhete andũ ũrĩa mangĩhota kũgũra thitima makĩgerera mũtambo ũyũ.

Ĩno nĩ nduka ya wendia wa indo ĩrĩa ĩkoragwo thĩmũinĩ ĩtagwo Kilimall na niĩ ũríĩ ngerereire ngĩbũthĩra mtambo ũyũ wao nĩ atĩ, ino cia ikoragwo cirĩnginyanĩru nĩikinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ikoragwo ciandĩkĩtwe rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũraciamũkĩra wega na kũrĩa aikaraga owega ningĩ nĩmandĩkaga namba ya thimũ nĩguo mũndũ ũrĩa ũroya indo icio akahota gũciamũkĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ningĩ nĩmakoragwo maciohete wega ũrĩa citangiumana kana citangĩũra.

Ĩno ĩtagwo mbanjeti, na yonanagia mũbangĩre wa mbeca, kũringana na mabataro ngũrani ngũrani, ma o mũndũ. Harĩ bata gwĩka mbanjeti nĩguo mũndũ akamenya mahũthĩro ma mbeca marĩa agĩrĩire nĩ gũkorwo namo, kũrĩa mbeca irathiĩ, nũ ũraciamũkĩra, na we mbeca iria arĩ nacio, we araciona atĩa. Ningĩ, nĩ wonanagia atĩ andũ arĩa mũndũ ũyũ aagĩrĩire kũrĩha mathirĩ, na andũ arĩa o maagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩha mathirĩ.